Ĩno nĩ rithiti ya mũrutwo wa cukuru ya JKUAT, ĩrĩa ya rutĩtwo mwakainĩ wa mĩrongo ĩrĩ na ikũmi na kenda, mwerinĩ wa ikũmi, mũthenya wa ikũmi na kenda, mathaainĩ ma thinacara na dagĩka mĩrongo ĩna, ĩrĩa yarĩ ya ngima ya ciringi ithano na mboga cia ciringi ikũmi.